Aparoni namor kod mich manomigo Adani thuolo mar kao weche duto kata bedo katayo chenro mag pap ndeke mar Jomo Kenyatta. Aparoni maa kuom kaka wang'eyo jokmatiyo kindgi giwegi mopogore kod sirkal, losone sirkal pesa mang'eny moloo ka sirkal okao tijno kien. Koro maa de en gimoro motime yoo mayanga kata de en gimotime yoo mayanga tonodhimedo pesa mang'eny kata yuto mang'eny ne sirkal kuom maa kendo maa ang'eyoni mibadhi nenyadok chien. Nikech wang'eni ei sirkal ka mibadhi ng'enye to ka sirkal okao thuolo momiyo jomoko matimone tijegi kata okao gikmoko okete luetji giwegi. Ma nedhimiyo oyudo yuto mang'eny kendo nodhibet gi thuolo mang'eny mar luo weche mag mibadhi nikech sirkal oknyayie ning'ato timo mibadhi matimo gigegi giwegi. Koro maa gima duong' kabisa en yuto. Yuto nedhimedore malich mokalo kawang'eyo maber ni jokmatiyo giwegi loso yuto mang'eny kipimo kod gikma sirkal timo kende owuon, yutogi kwang'iyoga to tinga nikech ei sirkal ka nitie joma oerore kendgi to maa miyo yuto bet matin.

Aparo ni nweng'o mar Kenya pok obedo maber mokalo kata pod en piny kaluwore gi mwandu ma Kenya nigo kata mwandu moko mawuok e lowo ka, pok otigo e yo makare nikech wayudo ni mwandu machalo kaka mafuta mikunyo kwonde kaka Turkana, iyudo ni kampuni ma oko ema pod gologi kendo tiyo kodgi. Koro aparo ni ma osedwoko nweng'o piny mar piny mar piny Kenya. Koro ma kendo ma osetimo, oseketho dak mar jokenya. Koro aparo ni kuom mano, jokenya osebet gi rochruok e dak niwach nweng'o matin. To kenya pod tiyo gi yore mokalo kaka kenya ka pod iyudo ni puothe mang'eny pod ipuro kod lwet dhano. Koro ma miyo nweng'o pod nipiny kendo ma miyo pod jokenya odak e dak moro mapod nipiny. Koro mondo ma olokre nyaka lok kaka itiyo kod mwandu mopongo mo mawan go e Kenya ka. Apani Kenya ka wan gi mwandu mathoth manyalo loko kit ngima ma ji odak. Kenya ka atamalo maduong' mar ji pod odak e ngima ,odak kwonde dak mongowore kod ngima moro manipiny. Koro ma nyalo lokore mana kwatiyo gi gik mwanduwa to mwandu moa oko.

Aparoni gini keto jopiny kendo inyo jopiny nikech samoramora mikao otiko nyaka tii gi pesa to pesagi wayudoni kisiko itiyogo tok dueche ariyo ka dueche ariyo nyaka itigi pesa. Maa wamiyo wayudoni maa miyo japiny tiyogi pesa mang'eny. Kendo mano e inyruok mokuongo kendo mano e hinyruok maduong' majopiny yudo kuom dwaro mar jomigao mar ngima mokel. Mar ariyo okelo olo nikech wang'eyo okelo olo kuom ng'ato.Ng'ato nyaka bet mool nikech tok dueche ariyo ka dueche ariyo odhikao otiko. Maa kelo olo kuom ng'ato nikech maa gima jii oseng'eyo ni inyakawe dichiel to oteri kuom thuolo malach. Maa koketeni tok dueche ariyo ka dueche ariyo idhikao otiko. Maa apani nyakelo olo kuom jii kendo jii nyalowere gi weche mag dhi e magawa.

Piny owacho oseketo mahinone mang'eny e wi puonjruok mar mbuini kuom yore madibed mang'eny. Mokwongo sirikal osekelo gige tudruok kata gik machalo kaka wenge jowi gi gik mamoko kata simbegi osekel e skunde mang'eny kendo uma nyathi yudo thuolo mar bedo machiegni kod gigi kendo ng'egi maber. Sirikal kendo osekelo puonj kata somo kata somo moko ma puonjo nyithindo e weche ma puonjruok mag mbuigi kendo ma sirikal osekelo gikmang'eny e skunde manyalo tayo chenro mag somo mag mbuigi. Koro aparo ni ber mar ma ma miyo nyathio bedo gi ng'eyo e gikmang'eny kendo kuom mbui wanya yudo gikmang'eny maok wanyuayudo e skul kendo ma ketowa wang'eyo gikmatimre kata pinje maoko kuom mbui e yo mayot kendo ka wabet e klas. To rachne bende ni ma osekelo timbe moko maricho osenya e kind nyithindo e nyathi nyalo neno gimoro e mbui kacha mokber kata mokromre kode to gino nyalo ketho kata dwanyo pache.

Ma osekonyo maber e weche kaka mar ketho ratiro mag ketho chike e gwenge nikech wayudo ni kuom ma gimoro amora ka otimore e gweng' to nitie yot kata onge pek mondo ochop ne obila mondo otim okaw chik madwarore. Koro ma wayudo ni en gima ne ber mokalo. Koro ma wayudo ni kata dhano oluor. Kata ng'a debed gi paro mar ketho chik nyabed gi luoro. Nikech ong'e ni katimo kama to obila ni machiegni kata sirkal ni machiegni ma gimatimoni nyalo biro kelo na hinyruok maduong'. Koro ma waseyudo ni ma osekonyo keto arita makare e gwenge. To kendo ma wayudo ni ka gimoro amora otimore to ochopo ne obila e yo makare. Nikech kokete e chudo to pesa samoro nyalo tamo dhano. To kapesa otamo dhano to nyabedo matek mondo ng'a oketh ne ratiche oyud haki. Koro aparo ni kokete nono kata obila obedo machiegni gi jopiny to wayudo ni ma medo arita kwe e piny e gweng'. Koro ma osebedo gi yot maber malich mokalo. Nikech wayudo ni sirkal kata chik mano gol no osetiyo makare kendo oseduoko piny weche mag ketho chike kata ketho ratirto.

Ma en bura maneno ni otin, kata oduong' tekga yale. Kuom ma en ga bura ma nikech kaka wang'eyo, ng'ato ka ng'ato ohero lowo ohero lowo. Lowo en gima ng'ato digomb ni obedgo. Kata ng'ato ong'eyo e chunye maber ni mae to ok en lopa to otemo matek mokalo mondo oyud lobni obed kaka mare. Kuom ma yalo buchegi dibed matek nikech ok dibed mayom nikech ng'ato ok nyal weyo aweya lowo. Koro mae nyaka nyaka bunge kata nyaka doho mantie machiegni kod bede moko mag sirkal mochung' ne lowo mar yango adieri ni ma to loo ng'ani. Kata bang' ma ng'ato pod ok oyie ni mae ok lope odhi wacho ni omaye. Koro mae dwaroga ng'eto moler mang'eny makata ng'ama lowo ok mare ni kowinjo gini to oyie ayieya kende ni adieri ose oyuda kendo kendo onge gima dang' atim koro ma wayudo ni teko osebet mang' eny mokalo.

Mokuongo nyaka ibed gi link kata yoo kakinyayudo kakinyadonje group kata ikanyakla mar jo Kilimall mantie e whats app. Kuom mae iboyudo kendo ibotayi kuom gikmonego iluu kaka inyalo yudo link moro minyanyisigo kaka ichiwo gigeni kata gigo mabiro kode kaka nyingi, nambani mar simu, gikmachal kamago koro kosetiekoyudo link no kata idonje group no mar whats app to kanyo iboyudo kitayi miyud kaka inyadonje ee, iyud kaka inyalo loso akaont mar Kilimall nikech kopogore gi moro ma kidhi download app kata igolo app ee mbui kata playstore.